Ore entoki nagira aasa tene naa ore ena ee nee esiai ee ashu ntokitin egirai aapik store, ashu aa ntokitin agirai aitayu te store peyie etumokini aitumia ashu peetumokini ee awaita iwojitin duo nifaa. Neeku ore ena netaa entoki e tipat ashu etaa entoki e maana enkata pookin nagira iltung'anak aas biashara amu ore store naake isadia iltung'anak mistore ntokitin, nisaidia iltung'anak metipika ntokitin enkata naado netoni ntokitin aa fresh enkata naado. Neeku ore ena siai etaa ene tipat erishata pookin tooltung'anak.

Ore eninko pisum oltungani peyiolou enasiai naa oresiai eunoto ashu enkitobirata osunyai tontairi ashu towuejitin sidan peetumoki aitubulu nkaitubulu enkata pookin netaa enemaana ashu enetipat erishata pookin, isaidia ltunganak pookin neaku ore enkata pookin nauni nkaitubulu nisaidia ltunganak metubulu ashu a nisaidia metaa kesieki abulu toladuo sunyai neaku ore enasiai netaa enetipat tenkata pookin nagirai aremisho ashu enkata naasita ltunganak esiai enkiremore.

Ore eninko piisum oltung'ani peeyiolou ena siai ee enkiconnectara orpaipi ashu esiai napiki irpaipi meewa enkare ayaki mpuka naa ee ore esiai e greenhouse naake epiki irpaipi oleng' ashu epiki enkare. Neeku ore enkata pookin nagira oltung'ani airemisho ashu enkata pookin naata oltung'ani greenhouse niconnect laduo paipi lenyenak peetumoki ayaki ee ntapuka enkare ashu ayaki naduo puka enyenak enkare naduo aitubulu enyenak peetumoki aatubulu te urahisi netumoki sii ataa inoshi ma mature ashu kinasi enkata pookin.

Ore embaye naitiship tena siai naa ore ng'uesin netaa faida sapuk ashu etaa ntokitin e dupoto tolosho, tooltung'anak pookin enkata pookin ee ilepunye ninche ee enakata naponu iltung'anak aing'or ing'uesin nelak naduo ropiani nilepunye ninche value, nilepunye sii metaa keeta mpisai too mbeniak. Neeku ore esiai enking'urata oo ng'uesin netaa esiai e tipat terishata pookin amu ore nye ng'uesin naa osim ninche oopeny. Neeku eyakitia iltung'anak faida too wojitin kumok too nkolong'i pookin te esiai naasita iltung'anak enaa ake.

Ore entoki nagira aasa tene naa kadolta lukung'uni ee nadolta sii elukung'u narikito nkiyioitin enyenak ashu natoishe neeku kerikito nkiitin aitamanaa, nadolta siruain. Neeku ore ena siai naa faida sapuk ashu esiai e tipat amu keeku enemeeri ng'uesin e ong'ata naa keponu siinche aaku naataaniki nkang'itie, neeku ntokitin e tipat tiatua iltung'anak pookin loisho iltung'anak osim. Ore sii lukung'uni erishata pookin naisho naake egira ayau faida inakata toltung'ani ashu kegira ayau faida too loopeny aa peetumoki aatimir ashu peetumoki aatoponari enkata pookin ashu erishata pookin.

Ore eninko piisum oltung'ani peeyiolou esiai oo sinkir ashu peeyiolou ena siai naa ing'as aifunza venye natur enaduo gumoto enye ashu venye napir natur enaduo gumoto foundation enye, ning'uraki neeti naapikie enaduo are ashu naa naapik enaduo are tiabori peyie enelo ake ninyang'u empeku oo sinkir aitadoiki nemitoki laduo sinkir aaye ashu nemitoki esarng'ab aibung' . Ore ake piidip ataasa neija nepik enkare safi enkare naidim aisurvivie sinkir, nelo ainyang'u enaduo peku enye oo sinkir nelotu apik atua, ore peepik neeku kegira ake aitoti enaake etii enaduo wueji ee peetumoki aatubulu netumoki atoishoto.

Ore entoki nadamu tenadol ena siai naa ore esiai enkibung'ata oo sinkir netaa ene tipat ashu etaa ene maana enkata pookin amu ore sinkir tenibung'i erishata pookin naake epiki iwojitin tofauti tofauti ashu epiki irbeniak tofauti tofauti, nkaraeni peyie etumoki aidrya netumokini sii ataa ke easy transport enye teneyai isokonini. Neeku ore ena siai naa esiai e tipat ashu embaye e tipat naasita iltung'anak too nkolong'i enaake peemir isinkir erishata nayeu, netumoki sii nye ainasa sinkir enkata nayeu. Neeku etaa ene tipat ena siai erishata pookin nagira iltung'anak airemisho.

Ore esiiai eunoto omposho ashu enkae unore ake onkulie aitubulu netaa esiai naibelekenye enkata pookin ashu eta esiai naibelekenye oleng tolosho amu isaidia ltunganak enasiai ailepunye nisaidia si ltunganak enkata pookin neaku ore entoki naibelekenya enasia, ore launok netaabkumok, ore si lchambai netaa kegira ltunganak ainyangu lchambai sapukin ounie naduo tokitin, ata si kegira ltunganak aitumia naduo mashinini airemisho enaduo daa neaku ore enasiai nona tokitin naibelekenya enkata pookin enkiremore.

Ore entoki nagira aasa tene naa ee laifugak loo lotorok kulo loogira aing'uraa lotorok lenye ashu aa aitumia enkata aaturu lotorok lenye. Ore ena siai netaa eretoto ashu etaa faida sapuk toltung'ani ashu aa toltung'ani pookin logira aifuga ilotorok amu ore enkata pookin naruti netum enaduo aisho netumoki ainasa enaduo aisho ashu netumoki aashom atimir to sokoni nemiru mpisai sidain naisaidia enkata pookin ashu naisaidia apon laduo otorok lenyenak. Neeku ore ena siai oo lotorok keyiu naake ees oltung'ani expert pae ore enkata naruti ee neleleku peyie etumoki aturuto te leleki ashu ee te nkoitoi nalelek.

Ore sababu ee naisho metaa kanyor ena siai naa ore enkata pookin nagira iltung'anak airemisho ee nidumu ashu niidim aatubulu aatudung'u naduoa aitubulu peyie mitoki ainyal ashu pee mitoki ainyalaki endaa esiai ashu aaoru en enaduo piron. Neeku kifaa paa iyiolo enkata pookin nagira iltung'anak airemisho ning'uraa tenaake duo kitayu naduo aitubulu nemifaa tolchamba peyie etumoki ataanang'ai ashu peetumoki aatung'wai midecomposa tolaaduo sunyai nitoki aiendelea aaku fertile ashu nitoki aiendelea apiru enkata pookin pee ilepunye nkulie aitubulu.

Ore entoki nagira aasa tene naa ee iloposani lebiotisho ashu lopisani lenkiremore, ninche ogira aponu aitengen ltunganak e vennye naun naduo tokitin, venye naisaidia, neponu si ltunganak aliki challenges naimaa ,engolon nagira aimaa tenkata nagira aunisho peyie ingurakini support pookin nabaa anaa enayieu enkata pookin petumoki sinche ataarare enaduo biashara enye netumoki ailepu netumoki ataas nkulie tokitin etipat enkata poookin.

Ore entoki nagira aasa tene naa enkiremore ormaisurin ashu aa kegira iltung'anak aitoduaya esiai naasita ormaisurin. Kore ena siai netaa ene tipat oleng' ashu etaa ene maana enkata pookin ashu erishata pookin enkiremore amu isaidia metaa kilepu esiai enaduo kiremore negira sii iltung'anak aitumia ee esiai ormaisurin peyie etum siinje faida. Neeku kifaa peyie ipalilia irmaisurin lenye netumoki aitayu ilchafui pookin ashu aatabak moyiaritin pookin natii ashu naagira ajo maibung'a laduo maisurin lenye.

Ore esiiai nagira aendelea tene na e ltunganak kulo ashu lopisani lenkulukuoni egira adol esiai eramatare ninche lagira asotu data ashu asotu lomon oihusiana esiai e ukulima aa challenges nagira ltunganak aimaa, eniko ltunganak nisaidiai laduo tunganak, eniko nai teneisho laduo tunganak nkaitubulu nasieki abuku, nitengen si ltunganak venye naitumiaa fertiliser ,ore ena nataa esiai etipat ataa esarunoto enkata pookin nagira ltunganak apuo aitengen ltunganak esiai enkulukuoni ashu eunore ontokitin.

Ore enikoni tenetumi ena baye naa ore esiai enkiremore ashu enkiremore e watermelon, netaa entoki e tipat ashu etaa dupoto erishata pookin ee nagira oltung'ani airemisho ashu etaa dupoto enkata pookin nagira oltung'ani aas enaduo siai. Neeku ore entoki e tipat tene wuei naa ore ake peunisho oltung'ani neya naduo aitubulu osokoni nelo amiru faida ashu aa nelo amiru mpisai sidan naisaidia sininye erishata pookin. Neeku kifaa piibung' iltung'anak esiai enkiremore e watermelons netumoki aatinyikaki, netumoki aatayiolo challenges nai naidim aimai enkata pookin.

Ore enasiai temurua aang netomokitoi ashu aa enkata sidai amu isaidia ltunganak nkatitin pookin metaa ilepunya enaduo siai enkiremore, neaku ore enasiai ataa entoki etipat oleng ashu etaa enemaana toltunganak pookin ogira aremisho ashu lotii esiai enkiremore, neaku kifaa peas ltunganak tengeno neas teleleki peyie etumoki anoto faida pookin ashu petumoki ainoto erishata sidai nabulunye naduo aitubulu enyenak nitukoki atimir enkata pooki ashu etumoki awaita osokoni .

Ore eniko tenitobiri ena siai ashu eniko oltung'ani piitobir ena siai, netaa ore esia oo nkitung'uuni etaa faida sapuk tooltung'anak erish erishata pookin. Eewua faida, eewua ereteto, neeku ore eniko tenitobiri ena siai oo nkitung'uuni naake eng'asa oltung'ani agelu ndimpik oo nkitung'uuni naun, nitobir enaduo kop enye aar pookin metaa ke flat ashu nitobir ee apik irbarat ashu nepik enkare, netumoki atuuno inakata nkitung'uuni neeku kegira ae aing'or nebukoki enaduo are enye peyie etumoki aatubulu te urahisi, netumoki sii aatubulu aasiokisioki. Neeku ore ena siai netaa ene tipat oleng' tooltung'anak pookin.

Ore eninko piisum oltung'ani peeyiolou ena siai naa ore ena siai netaa ene faida ashu etaa ene re eretoto tooltung'anak kumok ashu tooltung'anak ee loo loiremisho. Etaa amu ore nkitung'uuni nee entoki naata faida sapuk nee entoki naretito iltung'anak irishat kumok, neeku etaa kesioki iltung'anak aatum faida tenees esiai oo nkitung'uuni ashu teniremisho. Isaidia ninje ailepunye ee netumoki aanoto mpisai kila siku ashu mpisai enaake naitumia erishata pookin nagira airemisho ashu erishata pookin nagiraa aas enaduo sia enkiremore.

Ore eninko piisum oltung'ani peeyolou ena siai ashu esiai eramatata e cabbage naa etaa ena siai ene reteto ashu etaa ereteto sapuk tooltung'anak pookin, ilepunye ninje kibiashara. Neeku ore eninko piifunza oltung'ani pee eyeolou ena siai naa ee cabbage eniko tenitayu cabbage ifunzaki eniko tenitayu teneun naduo cabbage. Ee ore piifunza eniko teneun cabbage ee nitumoki atayiolo venye napik enkop, netumoki ataa aicultivator inakata atipika nkariak, nepik fertilizers peetumoki atubulu te leleki ashu pee etumoki atubulu te rishata sidai.

Ore entoki nagira aasa tene naa etii emama netii ilewa, ore ena mama naa biashara o ndizi eyasita ashu biashara e fruits. Ore ena siai nilepua oleng' ashu etaa entoki nailepua erishata pookin etaa kegira iltung'anak aisaidika ashu aa ketaa egira iltung'anak aisaidika tena siai. Neeku ore larikok teneponu aiteng'en iltung'anak ashu aisaidia iltung'anak erishata pookn nagira aamirisho neponu aipromote, neponu aaliki ee eniko peepuka nchidai ashu eniko peyie irahisisha enaduo siai enye enkiremore nee ene tipat oleng' enkata pookin ashu erishata pookin nagira iltung'anak aas enaduo siai aiteng'en iltung'anak.

Ore enkolong' nataasa ena siai nee enkolong' apa nagira airemisho ashu enkolong' nagira apa airem ee enkop peyie atumoki atipika nkaitubulu. Kore ena siai netaa ene dupoto ashu etaa esiai naisaidia iltung'anak nkatitin pookin ashu rishat pookin peyie etumoki aanoto faida, netumoki sii ataa iltung'anak loogira aami aun aun naduo aitubulu. Neeku ore ena siai netelelia oshi taata eeta iltarakitani amu etaa eniata ewuei sapuk niyeu nirem naa oltarakita ake ipik pee kitumoki aisaidia erishata pookin ashu piikitumoki airemoki naduo aitubulu inonok te leleki o te urahisi sii.

Ore esiai eudunoto enkare netaa esiai etipat, entoki emaana toltunganak pooki amu teneudu enkare ,ata ore enasiai enkare nakegira aisaidia ltunganak ee towuejitin sapukin neaku ore enkata pookin nagira ltunganak ailepunye enasiai enkare na kiesidai oleng petumoki aisaidia ltunganak tiatua erishata pookin nagira ltunganak aramatisho ashu enkata pookin nagira ltunganak apika maua enkare, neaku ore enasiai na enetipat oleng tonkolongi sapukin nagira ltunganak aramatisho.

Ore ena baye naponu ilarikok aiteng'en iltung'anak venye naunisho, venye naun inkaitubulu, netaa embaye e tipat ashu etaa entoki e maana erishata pookin amu etaa kegira aisaidia iltung'anak metaa ee kegira iltung'anak aun nkaitubulu te leleki, neeku ore ena siai etaa entoki e tipat ashu etaa dupoto toltung'ani pookin loun nkaitubulu amu etaa etayiolo venye nauni inaduo aitubulu. Neeku ilepunye iltung'anak ena siai ee erishata pookin ashu enkata pookin, isaidia ninje metaa keeta support ashu kedolta siinje ajo keeta support erishata pookin nagira aremisho.

Ore enasia na cleai enkopnetaa enetipat amu kisaidia ltunganak metaa ketum ground sidai naunie nkaitubulu neaku ore enasiainetaa enetipat nilepunye ltunganak pookin tonkolongi kumok ashu tonkolongi enaake ,isaidia ltunganak oleng ailepunye ni boost uchumi neaku ore enasai na enetipat oleng erishata pookin nagira ltunganak arememisho ata ketumoki naduo aitubulu atubulu teleleki.

Ore embaye naitiship tena siai naa ore enkata pookin nagira iltung'anak aapik oltakataka nebo naake irahisisha metaa kesioki aaa kelelek empejoroto, neeku kifaa peepik iltung'anak takataka ewuei nebo peyie etumoki aatapejoi erishata pookin ashu peetumokini aatapejoi enkata pookin nagira iltung'anak aijipang'a pee epejoo. Neeku ore ena siai nee esiai naitishipisho amu keeku keeta enkop usafi, nebulu sii sunflower, too naduo wuejitin, neeku ore ena siai e sunflower, kisaidia metaa ketumi iila, nisaidia sii erishata pookin naatai ilotorok minasa ilotorok. Neeku ene maana ena siai ashu ene tipat erishata pookin.

Ore esia enkirirata o ntare ashu enkifugata o ntare netaa esiai e tipat ee etaa esiai e maana tooltung'anak pookin ashu tooltung'anak ogira aifuga, ilepunye ninje, nisaidia ninje kiuchumi. Neeku ore ena siai kifaa piibung' iltung'anak netaaniki peyie etumoki aisaidikata ashu peetumoki ataa keeta usaidizi erishata pookin piilepunye, nisaidia ninje menoto mpisai. Neeku ore ena siai netaa entoki e tipat ashu etaa entoki e maana enkata pookin ashu erishata pookin nagira iltung'anak aaramatisho ashu nagira iltung'anak aaramat ntokitin enye.

Ore eninko piisum oltung'ani peeyolou esiai eunore ormaisurin naa ing'asa aiteng'en oladuo tung'ani venye naa kakwa maisurin eun, ketia kop sii eun, kaji iko te kai ikunaki eunoto. King'asa ake aifunza ning'asa atur ng'umot ee nipik laduo maisurin linonok, nitumoki atipika enkare peyie etumoki aibung'a enkop, netumoki aatubulu neeku inchorita ake enkare enaake ashu ing'ira ake aitoti enaake te nkare peyie etumoki aatubulu te urahisi, netumoki sii aatubulu ee megira aatoyu, netumoki aatoyu laduo matunda ashu aatoponari neeku kumok too laduo matunda lenyenak.

Ore esiai nagira aasa tene ashu entoki nagira aiendelea tene naa nkera egirai aiteng'en ee esiai ashu dupoto orkeek ashu a esiai enkiremore. Neeku ore ena siai netaa ene tipat oleng' ashu etaa faida enkata pookin nagirai aiteng'en iltung'anak amu kisaidia ninje metayilo faida orkeek, neyolou sii faida enkiremore erishata pookin peyie etumoki sininje aaku iltung'anak loisaidia olosho ashu iltung'anak loisaidia naaji iltung'anak erishata pookin nagira airemisho ashu enkai kata pookin nagira aun iladuo keek lenye.

Ore eng'eno ashu mbaa niyeu piias ena siai naa lazima piing'as oltung'ani aa aiclear enaduo ground metaa meetai inkeek ashu meetai irkeek loidisturb oltarakita, nitu ore piinclear ground nilo aing'oru iltarakitani ee ni ni nintayu enaduo kop ino aipima land ajo kebaa piitumoki atayiolo ajo kebaa size, nitumoki taa inakata ee atipika oltarakita mitunyo ashu mitobira aicultivate peyie eleleku esiai enkiremore, neleleku sii esiai empikata endaa erishata pookin nagira oltung'ani aas enaduo siai,

Ore esiai nagira aasa tene ashu entoki nagira aiendelea tene naa olameyu ele ashu enkop ena desert, ninye ibung'a olameyu neeku kegira ntokitin aatoyu. Ore esiai olameyu ashu a entoki olameyu naa ashu a irpukeli laijo kulo naake ifaa piifunzai iltung'anak metuuno irkeek ee micultivator peyie etumoki ataa ke keeta irkeek nye looyau enchan ashu keeta irkeek loitobir enaduo climate ena duo kop netumoki atisidana ashu netumoki ataa metoyu irkeek ashu kegirai aisho enkare erishata pookin.

Ore ena baye pee etaa ene tipat ashu pee etaa ene maana enkata pookin naa ore ena siai netaa ee faida sapuk ashu etaa eretoto sapuk enkata pookin ashu erishata pookin nagira iltung'anak airemisho, etaa kiremito iltung'anak nkuapi ee naataa naatoyio netumoki aitobira, neeku enkare ake isho iladuo keek ashu laduo ee iladuo keek lounitoi peyie etumoki aatubulu teleleki netumoki sii ataa ile tipat aasioki. Neeku ore ena siai enkiremore kifaa pees iltung'anak pookin enkata pookin ashu enkata pookin nanoto oltung'ani nafasi.

Ore eninko piisum oltung'ani peeyolou ena siai ee naa ing'asa ake aing'uraki oltung'ani naduo puyai naapik iladuo keek, ee ore ping'uraki ning'uraki ground sidai naitotonye laduo keek ashu naapik laduo keek erishata pokin, ee nilo ainyang'aki irkeek ilua tofauti tofauti, peyie etumoki atuuno ashu peetumoki atipika naduo puyai metubulu naatii osunyai, ore ele sunyai lotii kuna puyai lazima paa fertile aitobiraki peyie etumoki aisaidia iltung'anak enkata pookin ashu peetumoki aisaidia iltung'anak erishata pookin nagira iltung'anak airemisho ashu aun irkeek.

Ore entoki nagira aasa tene naake egira iltung'anak aiadvertise ashu kegira iltung'anak aitodolu ashu aiteng'enisho e faida enkichangeata enkop ashu a faida enkibelekenyata enkop aun irkeek oo pee mitokini sii adung'. Neeku ore ena siai naa faida sapuk ashu entoki natererena iltung'anak pee ees kifaa ake peyie iteng'eni iltung'anak pee mitoki aadung' irkeek ashu tenedung' nai olchani obo neun aare peyie etumoki aatubulu netumoki sii aibelekenyayu climate enkop aaku mee orpukel eetai osupuko enkata pookin.

Ore enkolong' nataasa ena siai eunoto orkeek nee eng'olong' apa naishooki iyiok irkeek aa lee government ashu sirkali irkeek loouni. Ore ena siai nee ene tipat oleng' enkata pookin nagirai aikuza enterit ashu a esiai enterit, amu kilepunye irkente esiai enterit eunoto orkeek esiai enkop, neeku kivalue enkop ashu keeta enkop value. Ore ena siai enkata pookin nagirai aas naa iltu king'oru iltung'anak irke laduo keek, ning'oru enkop naunie, nebukoki enkare neeku laduo keek etubulutua aaku sapukin loitumika enkata pookin.

Ore entoki nagira aasa tene naa kegirai irkeek egirai aipack ashu aapik irkuniani peetumokini aitransporta ashu peetumokini ayawaita nkador peepui aitumika ashu peepuoi aisho iltung'anak pesho, nepuoi aapuo aaun sii too nkulie wojitin nemetii. Neeku ore ena etaa faida sapuk toltung'anak enkata pookin ashu erishata pookin nagirai airemisho ashu nagira iltung'anak airem esiai ashu aun esiai orkeek, isaidia iltung'anak nilepunye enkata pookin ashu erishata pookin nagira iltung'anak aas ena biashara.

Ore embaye naitiship tena siai naa ore kuna selenken naa kegira aaponu tenebo aiteng'en iltung'anak esiai orkeek ashu esiai enkop ee o faida sii naidimi naaji aanoto torkeek teneuni. Neeku ore ena siai kifaa peeponu iltung'anak tenebo nibung'a neeku entoki nabo netumoki ataas maendeleo tenebo ashu aa maendeleo esiai eunoto orkeek peyie etumoki siinje anoto faida rishat pookin ashu nkatitin pookin naagira aunisho ashu nkatitin pookin naagira aun irkeek. Neeku ene faida ena siai enkata pookin ashu erishata pookin.

ore esiai oo ntumoritin, ooltunganak oopuonu nebo, looltunganak ooopuonu aas biashaa nabo, netaa maendeleo sidai erishata pookin, nagira ltunganak aas intumoritin, amu kepuonu iltunganak aatoni tenebo. nepik entumo nabo, neelewana, ee te agendas tofauti tofauti ee eniko faida ashu enetumoki faida orkeek, enkata pookin, ashu eniko enendelea enkata pokin, neeku ore ena, siai netaa dupoto sapuk enkata pookin, irishat, pookin naaagira iltungank aendelea, enaduoo maisha enye oo ntumoritin ashu oolarikok.

Ore entoki nagira aasa tene na lopisani leserkali ashu lopisani oitashieki esiai eremore ninche ogira aponu aun irkiek ashu logira aponu aitengen ltunganak faida orkiek, neaku ore ena netaa entoki etipat ashu embae etipat erishata pookin nagira ltunganak aumisho, ilepunye ninche netumoki aisaidia ninche enkata pookin neaku kifaa pibung ltunganak enasiai nilepunye peyie ibung ninche aitiship ashu aisaidia ninche rishat pookin ashu nkatitin pookin nagira ltunganak aremisho ashu nagira ltunganak aas enaduo biashara enkiremore.

ore ena siai orkeek neloito vizuri ashu etaa entoki, naloito vizuri aendelea temurua ang'amu etaa kepuonu sirkali aayau irkeek. aisaidia iltunganak pee etumoki atuun ashu pee etumki ae aitumia enkata pookin. neeku ore ena siai eilepua faida ashu etaa keeta faida oleng ena siai orkeek. amu etaa kegira sirkali aisiadia iltunganak, nepuonu aun too kangitie, pee etumoki sii ninche aisaidiakata enkata pookin, ashu enkata pookn nagirae aaun irkeek too nkangitie enye.

ore sababu naisho metaa kanyor ena bae, etaa ore iltunganak ousnisho netaa kegirae aisaidia aun enkop ashu aun inkaitubulu pookin, enkata pookin ashu erishta pookin. nagirae aunisho. neeku ore ena siai eilepua oleng ashu etaa keeta faida ashu ore ninye irpukeli netaa kidim iltunganak atuun irkeek enkata pookin ashu erishata pookin nagirae aunisho, neeku etaa ena siai eneretoto sapuk tooltungank pookin enkata pookin.

Ore embaye naitiship tena siai naa ore iltung'anak pookin ilaramatak, keetai ilaramatak tofauti tofauti kulingana we nkop natubulunye ashu a we siai oshi naasita apa peebulu amu keetai ilaramatak loo ntare, neetai ilaramatak loo ng'omiyani, ilaramatak le nkulukoni. Neeku ore ena esiai naitiship tena siai nai ore ena naa eramatani e ngamia, ore ena siai entoki naisaidia naa ore engamia naa faida sapuk sininye toltung'ani amu keeku kisho kule, nisho endaa, nisho nkirik, neeku nisho sii iropiani enkata nayeu nemir aitayunye iropiani.

Ore entoki ndamunot tenadol ena siai naa ore ena siai naa enkiremore nagira aasa tene. Ore ena siai nee ene tipat ashu ene maana enkata pookin nagira iltung'anak airemisho amu ketum ndaikin ee netumoki sii aatimir too sokonini netum iropiani. Neeku ore ena siai enkiremore netaa esiai naisaidia iltung'anak ashu etaa esiai nailepunye iltung'anak nkatitin pookin, neeku etaa ene faida ena siai ashu etaa ene tipat irishat pookin ashu nkatitin pookin naagira iltung'anak aasisho.

Ore entoki nagira aasa tene naa harvesting oo oo maua ashu a harvesting endaa pookin millet, sorghum. Ee ore ena nee entoki e tipat ashu entoki e maana enkata pookin nagirai aiharvest amu ore enkata pookin antuunishe oltung'ani naa lazima pee eeta mavuno ashu aa ntokitin naakesu tenaduo siai nataasa. Neeku ore ena siai naa dupoto oltung'ani ashu faida sapuk erishata pookin nagira oltung'ani akesisho ashu erishata pookin nagira oltung'ani aitayu endaa natuuno tenaduo mukunda enye.

ore ena siai eneikunari temurua ang netaa esiai etipat. ashu etaa esiai ee nagira aisaidia iltunganak inkatitin pookin, amu etaa ore iltunganak netaa kegira, aingoru faida toorkeek, ashu aa teunore, neeku ore ena siai netaa esiai nagira aisaidia iltunganak irishat pookin ashu inkatitin pookin, ee menoto sii ninche faida netum esiai, edaa netum sii mpisai naasie biashara, neku ore ena siai orkeek ashu ene daa etaa faida sapuk tooltunganak.

Ore entoki nagira aiendelea tene naa ntare egirai aisho enkare aisho ntare etuudokoki enkare naok. Ore ena toki netaa entoki e tipat etaa entoki e maana erishata pookin nagira iltung'anak aaramatisho amu eyaka faida neyaki sii metaa keeta nate aasioki aisho, neeta ntare afya, neeku meya olameyu ashu metumoki enkure aawa. Neeku ore ena siai eramatata o ntare netaa ene tipat oleng' irishat pookin ashu nkatitin pookin naagira iltung'anak aramatisho aaramat intare.

Ore esiai o nkitunguuni netaa esiai nailepua oleng' te nkop ang' ashu etaa esiai nagira iltung'anak kumok aas. Neeku ore ena siai naa ore ntokitin naayeu nee enkop ake metaa keeta oltung'ani enaduo nagira aunie nkitung'uuni ee neeta enkare nataana peetumoki atooko enkare ashu peetumoki aitooko enkare. Ee ore pee eramat enaduo daiki enyenak netumoki atipika fertilizers nebulu aasioki peyie eeku inoshi naayai osokoni ashu enoshi nara tayari peemiri rishat pookin ashu nkatitin pookin.

Ore sababu ena siai ashu faida ena siai naa ore enkata pookin naitayuni nkaitubulu te mukunda naa kenapi aaya osokoni ashu aaya aang' peyie apuo aitoku nepuoi apuo aipack too nkireeti ashu pee epuoi aapik store, peyie etumokini aatimir enkolong' osokoni ashu etumokini aitransporta awaita osokoni peepuoi aamir. Neeku ore ena siai naa ene tipat irishat pookin nkatitin pookin, kesidai ake tenees iltung'anak peyie isaidia ninche nkatitin pookin naagira aamirisho.

ore esiai eunoto oo mpoosho naa entoki efaida ashu entoki naaua eretotot tooltunganak kumok. ashu toooltunganak omanya intaoni, ashu ilootii intaoni. neku ore ena siai oo mpoosho ashu eunore naa esiai naata faida, nkolongi pokin amu kisaidia iltunganak metaa ee ore nkatitin naisho netum idaikin. netumoki aatimir kuna dikin enkata pookin. peyie etumoki aanoto mpisai, netumoki sii aanoto.ee intokitin natoki aunie inaduoo daikin naatongoro.

ore engeno ashu ebae niyieu pee itumoki ataasa esiai enkifuganata oo lukunkuni, ashu enkifuganata oo batai, naa ekifaa ake pee iyiolu idaikin naanya, inaduo lukunkuni, ilchogooni looba anaa ilinguraki, peyie etumoki aatoishoto, ninko tenipik irmayai lenye, eninko tenintotti, nishetaki nkajijik sidain naatumoki aatoiki, netumoki nitumoki sii aitotio tene wueji peyie, eeku mipangu, minosa nguesin, ashu mipang'u mewaita nkoileponi, inauoo kiitin enyenak.

Ore entoki nagira aasa tene naa olairemoni ashu ormukulima logira aitobir ewueji enye aitobiraki enkare ashu aturoki enkare ormutaro sapuk tiatua olchamba peyie atumoki aitumia enaduo are vizuri atipika nkaitubulu enyenak ashu atipika mpoosho enaa irpaek etuuno netumoki atipika aitobiraki peyie mitoki aatoyu ashu mitoki aa aaku hasara te ninye, neeku ketur ake ormutaro netumoki atipika enaa duo are vizuri peyie etumoki enkare atobiko nkolong'i kumok ee mitumikayu te mukunda.

Ore entoki nagira aasa tene naake etii emama nagira amir ee fruits a irmashung'wa, irmaembe, ndizii. Ore ena siai naa ene tipat amu kitobir ake entaat enkibanda enye nepik ormambuli, netumoki ayau iladuo fruits lenyenak atimira ashu atipika ewuei pee etumoki ircustomers ainyang'u. Ore sii enkae toki nagira aiendelea tene naa spraying kegira aispray enkalo enaduo wuei natii enaduo maama peeku metii ilojang'ak ashu peeku metii ilchafui pookin, ng'uesin pookin peyie etumoki ataa kefresh enaduo daa namiritai .

Ore ena siai aa ee kuspray ashu esiai e naispray ewueji pee ipang' ng'uesin ashu a peeku metii ilchafui nee ene tipat nkatitin pookin amu teneer iltung'anak ng'uesin aispray, naake etumoki ataa advantage teninye ashu keeku meeta ng'uesin pookin naanya naduo daikin. Neeku ore ena siai nee ene tipat kifaa pees iltung'anak piispray iwuejitin piipang' ing'uesin ashu piipang' nkukuunik naduo natii pookin nayua imoyiaritin ashu nayau ilchafui metaa mee safi ena duo daa.

Ore ena siai eramatata o ntare netaa faida sapuk ashu etaa esia nagira aendelea oleng' too nkuapi amu etaa ore iltung'anak netaa ena siai egira aitegemea ashu a etaa kitegemea ntare ewuei sapuk peyie etumoki aataramat. Neeku ore ena siai nee ene tipat oleng' nkatitin pookin ashu rishat pookin, eta kegira iltung'anak aas ena biashara nisho ntare enye shumbi , neramat, neud peyie etumoki aanoto faida netumoki sii ataa ile retoto enkata pookin ashu erishata pookin nagira ee maendeleo aiendelea o ntare.

Ore esia enkifuganata olokung'uni netaa faida sapuk ashu eyauwa eretoto nkatitin pookin amu teneramat oltung'ani lukung'uni enyenak aitobiraki, ore naduo lukung'uni neisho neyiu irmayai, ore lelo mayai naa faida toltung'ani ashu faida toladuo aifugani amu kemir irmayai nkatit pookin netumoki iltung'anak ainyang'u irmayai netum oladuo tung'ani faida netum sii mpisai naidim aisaidia koon ashu naidim atoponarie naduo siai enye oo lukung'uni.

Ore ena baye enikoni enetumi naa ore enkata pookin naunishoi ashu enkata pookin nagira iltung'anak aunisho ee nepuo aakesu ashu aitayu naduo tokitin tolchamba peyie etumoki aatimir ashu pee etumoki ayawaita sokonini netumokini sii nai aitumia tiang'. Neeku ore ena baye nee entoki nataa ene tipat oleng' nkatitin pookin enkiremore ashu nkatitn pookin nairemishoi peyie etumoki iltung'anak aanoto ndaiki netumoki sii anoto e faida nkatitin pookin.

Ore embaye naitiship tena siai naa ore ena naa enkop natoyio ee ore etoyio ena kop itu sii ake emitiki iltung'anak enkiremore, etasiokitio iltung'anak audu inkariak netumoki aitobira ilchambai lenye ashu aa aikuna ilchambai lenye metaa ketii faida ashu a metaa kegira iltung'anak aaramatishore ilchambai lenye aaun imbuka netumoki aikara laduo shambai. Neeku ore ena siai etaa ene faida oleng' ashu etaa dupoto sapuk nkatitin pookin.

ore entoki nalotu damunot tenadol ena ,naa ore ena naa esiai e watermelons ashu aa watermelons egirae aaturu, ashu aa ninche etadotuoki eidipa aakuto, peyie enyae ashu eyae osokoni aapuo aamir, ore ena siai e watermelon netaa faida sapuk ashu etaa, entoki naitishipa iltungank inkatitin pookin, menotito biashara, netumoki sii anoto iropiyiani, naitumia nkatitin pookin, neekiu ididai esiai eunore e watermelon tolosho ashu tenees iltunganak.

Kore eninko piisum oltung'ani peeyolou ena siai naa ore enkata poookin nairemisho oltung'ani ashu enkata pookin nagira iltung'anak aunisho, tenaa kelakua olchamba ashu alakuaniki olchamba enkare naa kore entoki naitumiai peebaya enaduo are abaiki nkaitubulu ashu ebaiki olchamba naa irpaipi iconnecti ashu a irpaipi epiki enkop netumoki aawaita enaduo are ashomi aatipik emukunda peyie ebulu naduo aitubulu ashu eeku ine maana naduo aitubulu. Neeku ifaa piiteng'eni iltung'anak pee eniko tenibaki irpaipi enkop pee epuku enaduo are peyie epuku aibung'a pee ebaya enaduo are emukunda.

ore eena bae eunore orkeeke netaa ene faida sapuk, ashu etaa ene tipat inkatitin pookin ashu irishat pookin, naagira iltung'anak aunisho. neeku ore ena siai eilepunye iltung'anak, irishat pooin, ashu ilepunye iltung'anak, too nkolung'i kumok. neeku kifaa pee ing'or iltung'anak ena siai netumoki aibung'a peyie eisaidia ninche ashu isaidia irkulie tung'anak, niteng'en v venye natiu enaduoo siai enkibung'a ashu enaduoo siai orkeek.

Ore embaye naitiship tena siai ashu enkiremore ashu enkiremore o mbooshok orkeseri aa maharagwe, naa ore enkata pookin angira iltung'anak airemisho naake etee lazima peyie eitisha support ashu kisaidia teniitisha support tooltung'ana pookin nkatitin pookin, peyie etumoki ataa iltung'anak loogira aatum enaduo maendeleo ashu enaduo retoto too larikok pookin. Neeku ore ena siai netaa ene faida ashu etaa eretoto nkatitin pookin naagira iltung'anak aipang'a esiai enkiremore

Ore entoki nalotu ndamunot tenadol ena naa eunore e spinach ashu eunore e skuma, kore ena siai netaa entoki nailepua oleng' ashu entoki e tipat erishata pookin ashu nkatitin pookin naagira iltung'anak airemisho amu etaa ore ena siai ee naa keeta biashara sapuk ashu keeta iltung'anak faida. Neeku ore ilarikok ashu iltung'anak loiyo oielewa ena siai naake eponu aiteng'en irkulikai teniko teneun inaduo tokitin wo eniko sii tenetum faida rishat pookin ashu nkatitin pookin naagira airemisho neponu aiteng'en ninche.

Ore enkolong' nataasa ena siai ashu enkolong' nataasa ena naa enkolong' apa nagirai aiharvest ashu nagirai aitayu mbooosho tolchamba, ashu natuunishoreki neeku endaa egirai aita olchamba. Ore ena siai naa entoki e tipat oleng' nkatitin pookin ashu rishat pookin nagirai airemisho, amu kitubulu naduo aitubulu netumoki iltung'anak anoto faida ashu a netumoki iltung'anak awaita naduo daiki sokoni nepuo aamir. Neeku faida te ninje nkatitin pookin ashu rishat pookin naagira oltung'ani aiendeleza ena biashara peyie etumoki aisaidia ninye.

ore ntokitin nadolta tene.,naa kadoolta enkamia, nadolta sii iltunganak ilaramatak. naoolta sii oldakitari, logira aramat enaduoo amia. ore ena siai netaa entoki etipat oleng ashu entoki emaana, tenepuonu iltunganak lotii sirjkali, nepuonu aitengen iltunganak ashu nepuonu aisaidia iltunganak, venye nailea, inaduoo amiani, ashu peyie venye nailea inaduoo tokitin enye. peyie eisaidia ninye nkatitin pookin ashu aa rishat naagira aas enadduoo siai eramatare oo nkamiani.

ore entoki nagira aasa tene naa entumo ena, ashu egira iltunganak aas entumo. aitengen iltunganak esiai, eee eunoto orkeek ashu esiai eramatat enkulupuoni, peyie etumoki aisaidia ninche ashu etumoki ataa iltunganak ootumito faida. ashu aa mepito asara erishata pookin naunito iltunganak irkee, neeku ore ena siai netaa faida toltungani nkatitin pookin ashu irishat pookin. naagira iltunaganak aaramat ashu aingor esiai, eramatat enkulupuoni. ashu eramatat eunoto oorkeek.

Ore ena siai entoki naibelekenya te nkop aang' ashu esiai entoki naibelekenye netaa ore faida oltung'ani naa enkata pookin nauni niunisho naa piitobir enkop netumoki ataara naduo keek ashu atudung'o laduo keek lotii enaduo kop peyie etumoki ataa keeta faida ashu peetumoki ataa ketubulu naduo aitubulu aasioki. Neeku ore ena siai nee ene faida ashu erishata keya esiai sapuk ashu enkata sidai peetumoki iltung'anak aitobira enaduo kiwanja, peetumoki enaduo daa atijing'a netumoki sii ataa ene tipat nkatitin pookin.

Ore entoki nagira aasa tene ashu entoki nagira aiendelea tene naa ore ele naa ormukulima ele logira aun irpaek ashu etuuno nye irpaek nebulu laduo paek lenyenak ee aabau kiwang'o sidai ashu aabau ewoi sidai after pee eramat nkatitin pookin. Kore ena siai enkai toki nagira aiendelea tene nae egira orfarmer ashu ormukulima aitushul laduo keek lenyenak peetumoki atoosho olchani laduo paek lenyenak ibooyo moyiaritin ashu ibooyo ntokitin naidim ainasa. Neeku ore ena siai naa ene tipat erishata pookin nagira oltung'ani aramat nkaitubulu enyenak.

ore esiai enkifuganata oobatai, netaa ene faida ashu etaa esia etipat tooltunganak kumok, ashu aa tooltunganak lomanya iwuejitin tofauti tofauti. eilepunye ena siai ninche, netumoki aisaidia, neku ore ena siai netaa ene tipat, irisat pookin ashu nkatitin pookin, naagira iltungank aaramatisho. ashu aa nkatitin pookin naagira iltungank aaramat ibatai, nilepunye ninche ena siai, neret erishata pookin ashu aa nkatitin, pookin metaa kemir nkiri nemir irmosor loo naduoo batai enye.

ore ebae naitiship tena siai, naa ore ena netaa eretoto sapuk ashu etaa faida sapuk. toltungani, nkatitin pookinamu ore ena siai e skuma ashu spinach netaa esiai sapuk ashu etaa esaii nailepua. terishata naado, amu etaa kegira iltunganak aaramat inaduoo skuma enye. netum sii tenkata sidai, nebulu aasioki, neku ore ena siai etaa entoki naisidia iltunganak inkolongi kumok ashu inkatitin, kumok tenkop ashu tesiai enkiremore.

ore eninko pee inyia nkwashen orkokoyok ashu pee iun nkwashen oorkokoyok. aiteru enkuunoto. naa iun ake niloo aingoru empeku, niun aitobiraki, nincho enkare, nipik fertiliers ore pee eku nilo aitayu tolchampa, ore pee intayu tolchampa, nisuj aisujaa enaduo terit, ashu ingwetigwet aoroo enaduo terit. nilotu aitadoiki emoti enkata niyierita. nincho metyeiarata aitobiraki. mpaka ni boil ore pee eku soft nintayu, nincho etoyu, ashu nincho iropiju, nintayu enaduoo ngozi yioriong',nitumoki taa inakata ainasa.

Ore ena baye netaa ene tipat oleng' ashu etaa embaye e tipat te murua ashu aa toltung'anak pookin enkata nagira airemisho amu ore ena daa naake isaidia ashu aa ore enkata pookin angira iltung'anak aikarang'isho naake isaidia aponiki endaa ladha. Neeku kifaa piitumia iltung'anak ashu peeun iltung'anak ena daa peyie etumoki aanoto mpisai ashu peetumoki aatimir too sokonini, netumoki iltung'anak aanoto nepuo aayierie ndaiki sidain ashu nepuo aayirie endaa sidai erishata pookin.

ore sababu naisho metaa kanyor ena siai, naa ore enkata pookin naitayuni mpoosho temkunta, ashu naitayuni mpooshok, naa kisaidia ena siai, ashu kisaidia metaa kegira eda siai ailepu, negira sii ailepunye biashara. nisaidia iltunganak meteyiara enaduoo daa tiang'.nisaidia si irkulikae metaa kegira aapuo aamir tosokonini, neeku intayu ake mposho inono nikes. nigel, ore inaduoo nintayio, nilo amir tosokoni ashu inguraki order sidai, naidim atipika mpisai sidain, naidim atipika, terishata pookin.

Ore embaye naitiship tena siai ashu a ore entoki naitiship tena siai naa ore ena siai netaa faida sapuk tooltung'anak loogira aaramat lukung'uni amu etaa ee kegira taata iltung'anaka aing'oru esiai oo lukung'uni naata faida, neeku keshet ake iltung'anak inkajijik ning'oru naduo wuejitin ninosie lukung'uni endaa, yiolo piing'oru netumoki enaduo siai aisadia iltung'anak ailepunye ninje metaa ore lukung'uni naake enya endaa aitobiraki. Neeku ore ena siai nee entoki nailepua ashu entoki nataa ene faida terishata sapuk ashu tenkata naado egira iltung'anak aifuga lukung'uni.

Esiai eunoto e pilipili ashu aa esiai eunoto oo mpilipilini netaa faida sapuk tooltung'anak loiremisho isaidia iltung'anak, ilepunye sii iltung'anak kumok te biashara. Neeku ore ena siai kifaa piibung' iltung'anak netumoki aatayiolo ajo kanyo nagira aiendelea ashu kanyo faida e pilipili rishat pookin ashu nkatitin pookin naagira airemisho. Neeku ore ena siai etaa ene faida ashu etaa faida sapuk enkata pookin naagirai aapuo aamir kuna tokitin to sokoni ashu enkata pookin nagirai aapuo aamir ndaikin o nkitung'uuni ashu o mpilipilini to osokoni.

Ore esiai enkifuganata oo lukung'uni ee e broiler ashu ine chicken netaa esiai e faida ashu etaa esiai e tipat nkatitin pookin amu kitobir ake oltung'ani aitobiraki lukung'uni enyenak naduo ajijik peetumok aatoisho ashu peetumoki ainasa endaa te leleki, nepikaki nkariak, nepikaki endaa peyie eenya nkatitin pookin ashu pee mitoki naduo lukung'uni enyenak aipang'upang'u, neeku orbaket ake nye itamanaa asotu irmayai lootoiwuoki, niiken ilukung'uni enyenak, ninyang'aki endaa peyie etumoki ataa ine faida ashu peetumoki aatoisho erishata pookin.

ore enikoni teneitobiri ena siai oonkwashen, naa ore erishata pookin nagira iltung'anak aun inkwashen. nilepunye inaduoo kwashen ashu netumoki aitayu inaduoo kwashen tolchampa. ore pee eitayu eitayu nkwashen tolchampa nepuo aun aitobiraki.ee ashu nepuo aapik ewuei sidai aitobiraki. netumoki aitayaua aesargam, ashu nepik ewueji nemesioki atayu pee emir enkata pookin. ashu pee etumoki aawaita osokoni. eton aa fresh nepuo aamiraki irkastomani, ee netum mpisai naitoki aunie inaduoo kwashen.

ore ena siai eunoto oorpaek, oskuma naa kegira aendelea aitobiraki, asu eendelea aitobiraki tenkop ang'.rishata pookin amu etaa kegira iltunganak, aaun kunatokitin telelki, negira sii ataa keeta ilchampai loounie. neeku isaidia ena toki iltunganak ailepunye. erishata pookin. etaa kegira iltungana aaun inkaitubulu pee etumoki aanoto, faida ahu pee tumoki ataa iloshi looun inkaitubulu too rishat pookin pe etumoki anaa aatimir. nemiraki iltungank loiidim aitumia ashu loitumia.

ore eneikoni tenetumi esiai oonkitunkuuni, ashu esiai ekitunkuu, naa kengas ake oltungani aun enaduoo kitunkuu enye, neipalilia, nepik enkare, nepik fertilizer. ore pee idip atipika intokitin pookin, neingua, taa aisho ebulu, neeku keleeno ake pee mibung imoyiaritin, neleenoo apik enkare, ore peeku ekuto netumoki aitayu tolcampa, neya osokoni, nemir, neeku ore ena siai naa ene faida ashu entoki sidai tolosho. ashu aa teni practice iltungana pookin ena siai eunore oo nkitunkuuni.

ore esiai oo nkaroti eneikoni oltungani pee eifunsae, enikoni teneuni ashu enikoni tenitumiae ashu enikoni. enkata pookin nagira oltungani aun. naa iliki ake venye naitobir enkop. niliki nkaitubulu ajo kaji ikoni teneuni. ore peyieu nepik enkare, nepik empuliya. neton aipalilia inaduoo aitubulu enyenak ashu inaduo siai enye .peyie etumoki ata esiai naata irnganayio ashu esiai naasita. esiai oornganyio pee etumoki atubulu enkata pookin asshu erishata pookin.

Ore ireteni latoning'o kuhusu ena siai eunoto ormaleng'e netaa ene tipat oleng' ashu etaa entoki naisaidia iltung'anak erishata pookin ee amu ilepunye iltung'anak nesioki sii aaku etaa keeta iltung'anak faida. Neeku ore ena siai eunoto ele maleng'e, netaa entoki naitumia iltung'anak aitumia aayierie iloshor, nitumia sii aayierie nkulie daiki ake tofauti tofauti, ikaraang' minasi. Neeku ene tipat ena siai erishata pookin nagira iltung'anak aunisho ashu enkata pookin nara iltung'anak tayari peeunisho peetum impisai.

Ore entoki nalotu ndamunot tenadol ena naa esiai eunoto orkikua ashu esiai eunoto orkikua, neeku ore ena siai netaa ene tipat oleng' ashu ene maana tooltung'anak pookin nkatitin pookin naagira aunisho amu etaa kegira ayau faida, netaa sii kegira ayau eretoto tenetum iltung'anak impisai. Neeku ore ena siai netaa faida sapuk tooltung'anak nkaitin pookin naagira airemisho ee etaa kegira nche aisaidia ayau ee iropiani mbenia enye ashu ropiani atua nkajijik enye.

Ore eninko piisum oltung'ani peeyolou esiai eunoto e skuma arashu e spinach ee naa iliki venye naduo aitubulu naifaa neun ashu eniko eneyia nkaitubulu naifaa neun peyie etum ore erishata pookin nagira aun netum naduo faida ashu nelo atum mpisai enyenak. Neeku ore ena siai netaa ereteto sapuk ashu etaa entoki sapuk oleng' tenkata pookin nagira iltung'anak airemisho enkata pookin naiamua iltung'anak aas enaduo biashara eunoto e skuma ashu eunoto o nkaitubulu pookin naunitoi.

Kore mbaa niyeu piias esiai eunoto ee e pilipili hoho, naa kifaa piiyolou ashu ajo kanyoo faida e pilipili hoho enkata pookin, kifaa piyata sii osokoni oladuoa ling'ira amiraki peyie ee iun erishata pookin niyeu ashu aa enkata pookin niyeu. Neeku ore ena naa faida sapuk toltung'ani ashua ataa toladuo airemoni nkatitin pookin naagira airemisho peyie etumoki ninye anoto faida, netumoki sii ataa oltung'ani logira aasishore enaduo siai ee enkiremore aitobiraki.

ore entoki nagira aasa tene entoki naloito dukuya, naa eramatata ashu aa kegira iltunganak aaleen ilchamapi lenye. airemisho ashu aipalilia idaiki enye. peyie etumoki atareto ninche enkata pookin. ashu etumoki aanoto faida enkata pookin nagira, airem inadoo aitubulu, nipaliliaki, pee etum si ninche edaa anaake. netum idaiki tolchampai lenye nemitoki aapuo asara, tolchampai, ashu nimitoki aapuo asara enkata pookin naunisho.

Kore entoki nagira aasa tene nee entasat ashu entomononi nagira atur emukunda enye aitobir aunoki ee aun ng'umot peyie etumoki atuuno ndizi ashu peetumoki aitobiraki ndizi ewuji nejing'. Neeku ore ena nee entoki e tipat erishata pookin nagira iltung'anak airemisho amu kisaidia ndizi metubulu, nisaidia sii metaa kemirayu enkata pookin. Neeku kifaa iltung'anak pees kuna siaitin enkiremore enaake oo too nkolong'i enaake peyie etumoki aanoto faida too rishat pookin ashu too nkatitin pookin naagira ninje aas esiai enkiremore.

ore eninko pee inya ena, ashu pee inyia ena daa. ing'as ake oltungani aun aitobiraki, ore enkata naku, ashu enkata nataa tayari peyie eku, nilo aitayu tenaduoo mukunta, ino nilo aitobiraki edaa, ashu aitobir metaa keunoyu, ore pee idip aitobira, nintayu temukunta nilo apik ewuei sidai. ore enkata pookin nanyae nintuku aitobiraki, nitumoki taa ina kata atuding'idung'o, atudung'oki enaduoo toki ninyia, ashu enaduoo place niyieu, neifaa ninosie, neeku ore ena naa entoki etipat, enata pookin ashu erishata pookin nagira iltung'anak ee aas esiai enkiremore ashu esiai oormatunda.

Ore entoki nadamu tenadol ena nee enkiremore nagira iltarakitani aatur enkop peyie etumoki loopeny aatun ashu etumoki loopeny aatunishore. Neeku ore ena naa faida sapuk naewuo erishata pookin ashu erishata pookin enkiremore etaa kegira iltung'anak aunisho aitobiraki peyie etumoki aanoto faida ashu etumoki aatasishore enaduo faida, ee netumoki sii oltarakita airemoki ewuei sapuk pee etumoki airemo sapukin, netumoki aatipik ndaikin naidim aisaidia ashu ndaikin naaret enkata pookin ashu erishata pookin nagira ayeu naduo daiki ashu nagira aivuna naduo daiki enye.

Ore paa ene tipat ena bae naa ore enkata pooki nagirae aitayu isinkir ashu nagirae ayieng isinkir ashua nagira oltungani aramat isinkir naa kifaa peyie etum engeno ashu etum eniko teneramat iladuo peyie eyaki ninye faida neyaki sii iropiyiani enkata pookin naitaji ashu enkata pookin nanyamal . Niaku ore esiai osinkir entoki nayau faida oleng amu kenya iltunganak kumok niaku mme asara siduo oltungani loya sinkir ashu mmee asara enkata pookin nagira aramat iladuo sinkir lenyenak .